Nĩ ũndũ mwega makĩria kwĩruta gũtũmĩra ngũ rĩrĩa mararuga. Ona gũthi gũcietha kũrĩa cirutagwo mũtitũ. Nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa matigwo marĩ oike, makaga gwetagĩrĩra arĩa maumagarire moke mamarugĩre to o matiũĩ ũhũthĩri wa ngũ. Kaingĩ na kaingĩ nĩ tuonaga ciana nyingĩ itikoragwo ciĩ kũruga. No na mangĩtua kũruga kana mathomithio kũruga marĩ anini. Ona mũndũ angiumagara, mũciari wake angiumagara nĩ aramenya he mũndũ atigire, na nĩ agũkora arugĩirwo. Gũkĩra atĩ athiĩ na mĩnoga yake akarute mawĩra make agĩcoka mũciĩ no we ũrĩthi gũtũngania ngũ aakie mwaki, na nĩgetha aruge matuĩke a kũrĩa. Ũguo nĩ wega airĩtu na anake kwĩruta gũkĩra kũrutwo indo irĩa ciũkĩte cia ũtũmĩri wa rĩera cia kĩgeni.

Ĩkoragwo arĩ igũtha rĩnene mũno kwĩ mũrĩmi, kuona atĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩkia kũgetha irio ciake, aciũmithia, ciĩ hakuhĩ gũtwarwo mathoko-inĩ, namo mabũrũri ma na nja magetĩkĩrio kũrehe irio o ta irĩa mũrĩmi agethete, kana akahanda gũkũ, nao makarehe na thogora wa thĩ, ngina mũrĩmi ndangĩkota kwendia na thogora ũcio, kũringana atĩ na maũndũ marĩa ahũthĩrĩte kana mbeca irĩa ahũthĩrĩte, nĩgetha irio icio ikũre. Ũguo nĩ ekuona nĩ arahĩa. Thirikari nĩ yagĩrĩire kũrũgamia maũndũ mau. Na nĩgetha ĩtĩkĩrie arĩmi a bũrũri ũcio wao, matuĩke wa kwendagia irio irĩa marĩmĩte, gũkĩra gwĩtĩkĩria mabũrũri ma na nja marehe. Na nĩgetha ituĩke gwĩ kĩguni ona kũrĩ mabũrũri maitũ.

Nĩmacokaga, mahoya mau nĩmamacokagia na kanitha-inĩ, kuona atĩ nĩmamabundithagia ũhoro wa wĩnyihia, wathĩki, ũheani wa itĩo mabũrũri-inĩ kũrĩ andũ arĩa akũrũ kũmakĩra, ona arĩa a marika mao maheanage itĩo, kumanagia na mĩtugo mĩũru, ona gũthiĩ kũrũra matũra-inĩ. Na ĩkamacokanĩrĩria na kanitha na ĩkamonia ũrĩa mangĩhota gũikarania na ũtiganu na andũ arĩa angĩ morĩte, kana makauma nja ya ũhoro kumanagia na njohi, ndawa cia kũrebia, ũnyũi wa thigara. Rĩu kaingĩ mahoya mau nĩmatũmaga ma kũmonithia ona matuĩke a gwĩtigĩra na gũtuĩka ciana njega rĩrĩa cirakũra ona rĩrĩa ci andũ-inĩ na nja.

Nĩ moimĩrira mega mokire ona ma gũteitia mũrĩmi hĩndĩ ĩríĩa aroimagaria indo ciake na gũcitwara thoko-inĩ, itiraikara mũno bara kuona atĩ tene rĩrĩa ndigiri kana migogoteni yatũĩkaga andũ nĩmatũmĩraga thigino nyingĩ mũno na hinya wao na nĩ getha matware indo mathoko-inĩ. Ũkona indo icio nĩ irathũka ona itakinyĩte. No kuma hĩndĩ ĩrĩa guokire ũthii wa na mbere kana ona ngari cioka cia ũkui wa mĩrigo maũndũ nĩmatuĩkire mega, ona ma naiheya. Atĩ wona mũrigo warutwo mũgũnda nĩ ũrakinya kwĩ mũrĩmi ũrio mwega, oro ũtarĩ mũthũku kana ũtarĩ mũhohu.

Mbere nene ũthiaga ũkahingithia kwĩ bengi ĩrĩa ũtũmĩraga, na nĩ getha ndĩgatuĩke ya gũtũmĩka na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ndĩgakorwo hihi yoetwo nĩ mũndũ wanatũmĩra, kana wanamũtũma agakũrutĩre mbeca. Ũkauma hau ũkoya ikinya rĩngĩ rĩa gũthiĩ kũriboti borithi. Na nĩ getha makũhe marũa ma kuonania atĩ nĩma kandi yaku nĩ yũrĩte. Nĩ getha rĩrĩa ũrathiĩ kũhoya moteithio nakũu nja, andũ acio maragũteithĩrĩria wamanengera marũa mau makona nĩ ma maũndũ marĩa ũramera nĩ ma maa na mena ũigĩrĩku mũkinyanĩru.

Moimaga ciringi mĩrongo ĩrĩ, maĩ rita, mĩrongo ĩrĩ. Ũguo kuona nĩ makoragwo mena thogora ũcio wĩ igũrũ mũno, nĩ bata wagĩrĩire gũtũmĩra gĩthima kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe nĩũndũ wa kũnyua maĩ. Maĩ marĩa wona warĩkia gũtaha maĩ maku gĩthima-inĩ, marehe nyũmba, ũmacamũre na thaburia theru, ũcoke wone ũmaige thĩ. Maheha, ũmekĩre ndigithũ-inĩ yaku, kana kĩbũyũ-inĩ gĩtheru, na nĩ getha matuĩke ma gũtaha ho rĩrĩa ũrathiĩ kũnyua maaĩ mau maku.

Aya nao nĩo meranaga kũrĩa indo cirĩ na raithi. Hĩndĩ ĩrĩa ũmwe wao oimagara na agũra kĩndũ raithi na nĩ atigĩrĩire kwao kana matuka-iní marĩa me hakuhĩ nao mena goro, ũguo eraga arĩa angĩ nduka ĩna nĩ ndĩragũrire na ciĩ na raithi. Nao arĩmi mona ũmwe wao ndangĩhota gũthiĩ, manyitanaga magatũma ũmwe amagĩrĩre indo icio kũrĩa cina raithi. Tondũ mũrĩmi haha mateng'eranagia na kĩndũ kĩrĩa kĩramahe bainda na indo iria megũtũmĩra cĩina mbeca nini. Nĩ getha na rĩrĩa megũtara hathara kana moimĩrĩra mega mao ma magetha mao, makona kũrĩa marateithĩkĩra.

Mboco ya mũciri nĩrĩ ũguni mũingĩ harĩ mũrĩmi, kuona hĩndĩ ĩrĩa amĩhanda amĩharĩrĩria, yaruta mũciri mũciri ũcio nĩguo oyaga agathiĩ kũu akaũgetha, agatwara agekĩra tũgotoni-inĩ akawendia mabũrũri ma nanja ona kana bũrũri-inĩ wake. Iria ciatigara akarekereria cikũre cirute mboco, mboco icio agatũmĩra cia kũruga gĩtowero. Mahuti macio namo nĩ matũmĩkaga ma kũruga, me ta mboga cia kũrĩa ngima.

Ikoragwo ci cia bata mũno nĩ iteithagĩrĩria mũndũ arathama tondũ marĩhi mao makoragwo marĩ thĩ. Ningĩ ũngĩtua gũthama ndũthiaga kuraihu utacionete cikoragweo orokũu matũra~inĩ cikũndũ gũkuhĩ. Ona ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrathama na gũkorwo kũrĩa urathama kana ũrathamĩra kwĩna wũingĩ wa andũ kana nĩ kũraihu nĩ cituĩkanagĩria na ikagera tũcira tũkuhĩ ona tũria andũ mageraga nĩ ihotaga gũtuikania kũu na igatuĩka cia gũgũkinyia kũrĩa we ũrathi itegũtinda ĩthiũrũrũkĩte njĩra ndaihu ta ũrĩa ũngĩtũmĩra ona ngari.

Ndanekora njoke njĩkĩrĩte cumbĩ mũingĩ thĩiniĩ wa irio, itekũmenya nĩ ũndũ wa haraka nĩ kũringana na mathaa ũrĩa mandenyeretie, na nĩ ndendaga irio ihĩe kũringana na mathaa marĩa magarĩire. Andũ magĩũka kũrĩa, makore nĩ hĩu, gũkĩra moke meterere irio. Kũguo, gĩconoko kĩrĩa kĩrehagĩra mũndũ nĩ atĩ, wona wakora irio ciaku cicamĩte cumbĩ, hakiri ciaku kĩrĩa wonaga mbere nĩ kuongerera maĩ. Na wona wongerera maĩ, irio icio ciagaga cama, ikagĩa mũgagayo, tondũ ithimi irĩa ũgũthimĩte cigagananĩirie irio icio, ta maguta, gĩtũngũrũ, ona nyanya na tũmaũndũ tũngĩ twĩkĩraga irio twa kũgemia irio na cia gũtũma cigĩĩ na cama. Kũguo wekĩra maĩ cigĩaga na mũgagayo, ona itingĩtuĩka cia kũrĩka. Nginya arĩi arĩa maroka gũcirĩa, makaga hamu ya kũrĩa irio ici nĩ ũndũ itarĩ na mũcamo mwega.

Gũtigĩrĩra andũ othe nĩ makinyĩrwo nĩ ndawa arĩa mena mawathe matiganĩte ma mĩĩrĩ. Thirikari yanagĩrĩra matũũra-inĩ, mĩcemanio-inĩ, mathukuru-inĩ, ona makanitha-inĩ kũgerera cibũ. ĩkaiga atĩ mũthenya mũna, nĩ tũkarehe ndawa itũũra itũũra rĩrĩ. Ũguo mũndũ wothe angĩkorwo ena mũrwaru gwake nyũmba, wĩna ndwari ngũrani, akamarehe mũthenya ũcio. Kũrĩ andũ nĩ monaga arĩ wega, to mũndũ ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩmakinyĩraga wega. Ona ũrĩa ũtanakinyĩra agatuĩka a kwĩrwo nĩ arĩa angĩ. Mũthenya mũna nĩ tũgatwara andũ aitũ arĩa arwaru. Na nĩgetha ndawa icio imateithie, na ituĩke cia kũmakinyĩra. Ũguo thirikari nĩ ĩkaga wega mũno. Na hĩndĩ ĩyo yakinya andũ othe magomanaga gĩcigo kĩu, wona mathiĩ makona maũteithĩku marĩa marenda. Na kira mũndũ agatuĩka wa kũheo ndawa ĩrĩa arenda kana ona cindano ĩrĩa aramabatara kũringana na thĩna wake wa mwĩrĩ.

Matũnganaga na mathĩna maingĩ matiganĩte. Kaingĩ nĩ macerithagĩrwo kũheo marũa ma gũtwara indo ciao, tondũ no nginya ũkorwo na marũa ma kuonania atĩ indo ciaku nĩ ikinyanĩire ikĩro cia kuumia bũrũri wa nanja. Ona kana we mwenyewe ũgakorwo ndũrĩ na marũa mau, ũguo ũgĩthiĩ kũgĩra igagũcerithĩria. Maũndũ mangĩ monekaga nĩ atĩ rĩrĩa ũraruta irio ciaku mũgũnda nĩ getha ũcitware kũrĩa cigũkuĩrwo nĩ ngari, mbura nĩ ĩtũmaga irio ciake ithũke nĩ ũndũ wa mbura nene tondũ kwĩ ngari itangĩkinya nginya mũgũnda-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura nene.

ĩhinyagĩrĩria mũno makĩria mũndũ ũrĩa ũrakombithĩrio mbeca icio, tondũ ũrathiĩ kũu gũkomba mbeca nĩ ũndũ wa thĩna, ũgakorwo ũkĩenda ngiri mĩrongo ĩtano no matigũkũnengera ci ngiri mĩrongo ĩtano, na nĩ marenda ũgacokia ci mĩrongo ĩtano na maciaro ma igũrũ. Ta rĩu wona wakombithio mĩrongo ĩtano ĩyo ũkwendaga, megũtinia ngiri ithano matigwo na ngiri ithano atĩ nĩ cia kũrĩhĩra igoti kana cia, arabu mbeca-inĩ icio wanengerwo ngiri mĩrongo ĩna na ĩtano, ũkona nĩcio ciathiĩ, ici ithano nĩ ciathiĩ, nĩũkũhinyĩrĩka mĩethre-inĩ ya ngiri ithano nĩ getha wũihũrithie iria ũkwendaga ngiri mĩrongo ĩtano. Na nĩ marenda ũgĩcokia icio wathiĩ nacio ngiri mĩrongo ĩna, ũgacokia cirĩ na maciaro marĩa ma ngiri mĩrongo ĩtano, mategũtara ngiri ithano iria matigirwo nacio cia marĩhi ma igoti.

Kũgerera mĩcemanio gwĩtagwo kaingĩ kaingĩ, magacemanagia kĩgomano kĩa arĩmi, nĩ kĩrĩtũmaga andũ mamenyanage, na arĩmi, o mũndũ nĩ arĩrehaga, okorwo we ũrĩmaga mboga, urĩa ũngĩ arĩmaga waru, ũrĩa ũngĩ akarĩma igwa, macani, nĩ marĩthomithanagia kũu. Agĩkorwo kwĩna ria rĩgiĩte mũndũ, atarĩ ahota kũrĩruta mũgũnda wake, na nĩ arigĩtwo nĩ ndawa ĩrĩkũ angĩtũmĩra nĩ getha rĩthiĩ, rĩngĩ okũu mũcemanio-inĩ ũcio kwĩna mũndũ wanakorwo na thĩna ta ũcio na anona ndawa, nĩekũmwĩríĩa ndawa ĩrĩa agĩrĩire kũhũthĩra nĩguo ria rĩu rĩthire. Ũngĩ nake akorwo hena tũtambi tũmũgiĩte, ageranĩtie na tuo na nĩ tũregete kuma mũgũnda wake, nake mũrĩmi ũngĩ agakorwo nĩ agereire handũ ta hau, nake akamwĩra gacĩra karĩa agerire nĩ getha kũeherera maũndũ ta mau. Kũgerera mĩcemanio ĩyo nĩ marĩthomithanagia maũndũ matiganĩte, ona kwĩrana mabiacara kũrĩa mbiacara ĩrĩ igũrũ, na kũrĩa megũtwara indo ciao.

Gũthomithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, gwethera andũ mathoko gũkũ bũrũri-inĩ o na mabũrũri matiganĩte, na gũtũma na kũmeendithĩria meendie indo ciao. Angĩkorwo hena mũrĩmi ũrĩmĩte na nĩ atuĩkĩte wa kũhĩngĩka, ndarĩ arona marũa ma gũtwara indo ciao nanja, ũguo, haha nĩ ho maingagĩrĩra, magatuĩka a gũteithia mũrĩmi nĩgetha maheo marũa na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire, na marũa makinyanĩru. Tondũ kaingĩkaingĩ, mũrĩmi ũngĩthiĩ ũtoũĩ gacĩra karĩa kageragwo, ũthiaga ũkaheo marĩa marũa matakinyanĩire, na ũkona indo ciaku wona ciathiĩ na kũria nĩ iratuĩka cia kũregwo kana cia gũcokithio tondũ marũa marĩa waneana ti mega na matikinyanĩire.

Nĩkuona atĩ arĩmi a bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ mahinyĩrĩrĩkaga mũno mũno, na magathiĩ mahathara kumanagia na mbembe iria magethete irĩ mathitoo. Igaikara mũno itarĩ irendio, tondũ bũrũri nĩ ũgũrĩte mbembe kuma na mabũrũri ma nanja. Ũguo monire macihingĩrĩrie citige gũka kũingĩra Kenya magũragĩre arĩmi ao a gũkũ kwao Kenya na nĩ getha magunĩkage, ona magunĩkage na magoti maríĩ arĩmi marĩrĩhaga. Gũkĩra kũgũra mabũrũri ma nanja magateithie mabũrũri mau gũkũra, na magoti marĩa maramarĩha na nakũu nja.

Thirikari yagĩrĩire gwĩkĩrĩra maũndũ megiĩ waki wa bara. Mathondeke mabara maitũ na nĩ getha ona kũngĩkorwo na mbura nene mabara matigathũke, nĩ getha irio itigathũkagĩre mĩgũnda-inĩ, wona rĩrĩa ciagethwo cioimĩra nagũkũ ikona gwa kũgera ikĩrehwo mathoko-inĩ tondũ kaingĩ mũrĩmi athiaga hathara kumanaga na bara nĩ kũaga bara cia kumĩria irio ciao. Na makorwo makĩmateithia na ngari cia kũmagĩrĩra irio na kũrĩa thĩiniĩ mĩgũnda-inĩ, igĩe na marĩhi ma thĩ, gũkĩra ũrĩa mathiaga makagíĩĩrũo nĩ arĩa matarĩmĩte, arĩa mokaga gatagatĩ ka mũrĩmi na thoko. Ũkona aríĩ marathi kũmagũrĩra mũgũnda-inĩ mara, agũrĩra hathara gũkĩra ũrĩa marathi kũendia mathoko-inĩ. Ũguo thirikari ĩngĩteithia arĩmi na ngari cia kũmaumĩria ikamarĩhia nathĩ ũgatuĩka atĩ mũrĩmi we mwene nĩwe ũretwarĩra indo ciake thoko, hau mũrĩmi nĩ ekũgunĩka na agakenerera ũrĩmi wake.

Maumĩrĩra ma mawatho marĩa mekagĩrĩra mũno makĩria mĩrĩhĩre-inĩ ya magoti, mathiĩte igũrũ mũno, ũkona nginya mwonjoria nĩ arahinyĩrĩrĩka. Tondũ nĩararemwo kũrĩhĩra igoti, mĩrigo yake ĩrĩa aratwara mabũrũri ma nanja. Wona yakinya gĩcũa-inĩ nĩ ĩrahingĩrĩrio kuona atĩ no nginya ĩrorwo kana nĩ mekĩrĩte indo cia magendo kũu thĩiniĩ ta ndawa cia kũrebia, ũguo ũkona ihinda rĩrĩa rĩraikara kũu mĩrigo yao okorwo nĩ indo cia gũthũka, nĩ irathũka. Ona yetĩkĩrĩka ya gũtwaro mabũrũri ma nanja ũkona ihnda rĩrĩa ĩraikarĩte gũkũ gĩcũa-inĩ nĩ ĩratũmire indo ciao cicoke nathĩ gũkĩra ũrĩa ciraumĩte mĩgũnda-inĩ. Na igatuĩka cia ciakinya mabũrũri mau ma naja, nĩ mararega kana makamagũrĩra hathara tondũ nĩ ciakinya kũu citarĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Haha hena mawega na maũrũ, thĩiniĩ wa mĩkuĩre-inĩ wa indo ici, rĩrĩa andũ aya marakua indo, nĩ maragunĩka tondũ nĩ marona mbeca, na makarĩhwo cia gũthi kũgũrĩra mabamĩrĩ mao irio. Na ningĩ, ũru ũrĩa ingĩmenereria haha nĩ kuonania, hĩndĩ ĩrĩa marakua indo ici na mũgongo, ona kana magakua na ciande ciao, kũringana na ũritũ wa mĩrigo ĩno marakua, no ĩmatũme rũciũ rwao magatuĩka a kũhinyĩrĩrĩka, na gũturagwo nĩ mũgongo. No okorwo andũ ene wĩra ũyũ, kana thirikari, no ĩhote kũmahotithia, gũkorwo na tũkari tũrĩa tũgucagia na moko. Tũu no makue na mũndũ akona nĩ akua nyingĩ. Ona mathaa nĩ megũtũmĩka manini, tondũ ũrĩa arakua kamũrigo ge kamwe, ko nĩ gakari ga kũgucia, angĩrekĩra twĩrĩ kana tũtatũ, anyihie mathaa, na nĩgetha onake ahurũke ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Kũringana na mũrĩmi ũyũ nĩ onete wega atĩ mĩmera yake rĩrĩa yakũra na yatuĩka ya kũruta irio ciake, kana kũruta mahũa, hena nyamũ ciũkaga gũtharĩkĩra. Rĩu onete nĩ wega atĩ athecererie imakia nyamũ atĩ nĩ getha nyamũ ta thungura cioka kũrĩa irio ciake kana kũrĩa mĩmera yake, wona ciakora imakia ikora na itingĩthiĩ nambere na kũrĩa indo icio. Ũguo moimĩrĩra marĩa mũrĩmi agakorwo namo nĩ akagetha irio ciake matekũhĩngĩcana na thungura icio, nĩ ũndũ wa imakia iria aciĩkĩrĩire o cioka kũrĩa.

Ũrĩmi wa mũhĩa nĩ ũgĩte na ũigĩrĩrĩki mũnene mũno gũkũ mabũrũri-inĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi erĩmĩra mũhĩa, nĩ arahota kũũgetha nake agethĩĩra we mwenyewe ũgũo ona andũ ake nĩ maranyua cũrũ, ũrĩa umanĩte na gũĩthĩira gwake, gũkĩra kũgĩra matuka-inĩ mũtu ũrĩa ũkoragwo ũthĩĩtwo na macini ũkahinyio ona ũgakorwo nĩ ũrutĩtwo indo iria cia gũteithia mũrĩmi, kana indo iria cia gũteithia mũndũ thĩiniĩ wa mũĩrĩ wake nĩ irutĩtwo. No rĩrĩa mũrĩmi ethĩĩra, nĩ onanagia maumĩrĩra mega ona mwĩrĩ wake ũkagĩa na hinya wa gũcoka kuo na kũrĩma. Orĩngĩ, wona endia mũtu wake kumanagia na mũhĩa, nĩarahota gũthomithia ciana ciake ona kũĩrũgamĩrĩra we mwenyewe kũringana na ũrĩa thirikari ĩno ĩtũrehete na ĩgatũritũhĩria mũtũrĩre thĩiniĩ wa mabũrũri ũyũ witũ.

Ũrĩithia wa mbũri cia nyama nĩ ũrehagĩra mũrĩmi maciaro matiganĩte maingĩ maingĩ, tondũ wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩithia mbũri ici, wona cia gimara wakinya nĩ kwendia, ũkwendia mbũri ĩmwe kwa ĩmwe, o mbũri ũkona he kĩndũ ĩragũtigĩria, ũgacoka ũkaima hau, gĩko kĩa mbũri ici mũrĩmi oyaga acihatĩra kiugo gĩacio, kana gĩcego gĩacio, aci agũtwaraga mũgũnda wake, akawĩita ũgatuĩka wa kũnoria mũgũnda wake, na rĩrĩa ahanda mbembe yake ĩgakũra ĩnene, na ĩgakorwo ĩrĩ njega ona ya kũgucĩrĩria andũ, ngothi ya mbũri ici nĩ ĩteithagĩrĩria na ũthondeki wa iratũ, mĩcibi, ona ibeti cia atumia thĩinĩ wa mathoko-inĩ, ũkona mũrĩmi nĩ aragunĩka na njĩra nyingĩ itiganĩte kũmanagia na ũrĩmi wa mbũri ici cĩa nyama.

Ũtheru wa igũrũ niguo wendekanaga gĩthĩnjĩro-inĩ ta gĩkĩ kĩa nyama tondũ nyama nĩ njũru mũno nĩ ĩgucagĩrĩria mĩrimũ ona nĩ ĩnungaga nĩ ũndũ wa gĩko. Ũguo wagĩrĩire hĩndĩ ĩria wathambia gĩthĩnjĩro gĩaku na omo ũtigagĩrĩre atĩ gũtirĩ ona ngĩ ona ĩmwe ĩroka gũtambatamba hau, ngĩ cigucagĩrĩrio nĩ thakame no ũngĩthambia thakame yothe ĩthire ndũngĩona ngĩ hau. No ririkane atĩ nyama nĩ kĩndũ gĩkoragwo gĩthũkaga na ihenya mũno ũguo oronawe rĩrĩa ũramĩhutia wagĩrĩirwo wona wauma nja ũgethamba moko maku ũgĩtinĩria mũgũri nyama. Ũcoke wĩte ndagĩtarĩ oke akũrorere nyama yaku kana ng'ombe yaku ĩrarĩ njũru kana nĩ njega yakũrĩyo nĩ mũndũ, tondũ mũndũ ũngĩmwenderia nyama njũru, ririkana egũthii ere mũndũ ũcio ũngĩ haku nĩyo aragurĩte nyama, ũguo matigũka gũkũgũrĩra nyama haku makĩmenyerera kũrwara na we nĩwe ũgũthii hathara.

Matunda maya, nĩ marĩ moguni maingĩ mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ, tondũ mangĩtwarwo macini-inĩ nĩ mathĩyagwo, makaruta indo itiganĩte iria iteithagĩrĩria mũndũ waki wa mwĩrĩ wake, ta mwena wĩgiĩ ngoro, nĩ ĩthondekaga ngoro ya mũndũ, nĩ ĩteithagĩrĩria mũrimũ wa meciria, oho ĩgateithĩrĩria ona njuĩrĩ ya mũndũ gũkũra ĩrĩa na hinya, thĩinĩ wa mũthĩĩkĩre wa irio, thĩinĩ wa nda yake, kũmanaga na irio arĩkia kũrĩa, nĩ ithĩĩkaga na ithenya mũno, mũno makĩria, oho tũgacoka tũgathiĩ, hĩndĩ ĩrĩa wona matunda maya, wona ma magũrwo me methĩĩ, nĩ matwaragwo mabũrũri ma nanja, na magatwĩka makũrehe maimĩrĩra mega, ona maciaro mega, kũringana na mbeca iria iraima kuuma gũkũ, ũkona nĩ irateithia mũrĩmi, ona nĩ irateithia bũrũri, kũringana na magoti marĩa mũndũ egũtinio, agĩtwara indo ici ciake na mabũrũri ma nanja.

Ũrĩa mũrĩmi agũragĩrũo nyanya ciake hathara nĩ ũndũ wa arĩa makoragũo gatagatĩinĩ wa mũrĩmi na thoko mathiaga magakũgũrĩra nyanya ciaku hathara, macoka moka kwendia nagũkũ makendia na bei ya igũrũ, kuona atĩ nginya mũndũ ũrĩa wa mũico ũrathiĩ gũtũmĩra nyanya icio onake nĩ arenderio nyanya icio na goro. Ta rĩu ũngĩcũthĩrĩria mbica ta ĩno, ũrona nyanya ithano iranyitũo na ciringi twenty, inya ikanyitũo na twenty na ithatu ikanyitũo na ciringi, no kũrĩa mũrĩmĩ, aratarĩrũo rĩngĩ thogora wa crate ng'ĩma na crate ĩyo ũkĩrora ĩrĩ na nyanya nyingĩ mũno. Ũkona we nĩ arahinyĩrĩrĩka, rĩngĩ nĩ arendia crate ya nyanya mũndũ akamũgũrĩra na ciringi kwa mũhiano ngiri ĩmwe, no ĩgĩkinya thokoinĩ yakinya thoko mũndũ ũrĩa ũmũgũrĩire mũrĩmi, okire enderia andũ na ngiri ithatũ. Ũguo mũrĩmĩ nĩahinyĩrĩrĩkaga mũno makĩria, na nĩwe ũkoragũo ũrutĩte ona gũthigina kũingĩ nĩgetha nyanya ĩkinye hau ĩkinyĩte

Kaingĩ thitima itũteithagĩrĩria na ũtheri ũtukũ. Tondũ kũngĩkorwo kwĩna nduma, na wĩ nja nĩũgũtukĩrĩirwo, matawa marĩa twĩkagĩrwo gũkũ bara nĩ mateithagia kũmũrĩkĩra mũndũ. Oho, ũgacoka ũkona atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtukĩrĩirwo ũgĩthiĩ na bara, atĩ nĩ ũrakorwo ũkĩona mũndũ ũrĩa mũracemania nake, ũrĩa ahana ona agĩkwĩhithĩra nĩ ũramenya aingĩra ha, tondũ ũtheri nĩ ũmũmũrĩkĩte. Ũguo thitima nĩ yokire gũtũteithĩrĩria. Tondũ ona nĩyatũmire ũmaramari kana ũici ũnyihanyihe nĩ ũndũ wa ũtukũ. Imaramari ciumagĩra kwĩna ũtukũ, no rĩu tondũ nĩ guokire matawa, matihotaga kuumĩra bara tondũ nĩgũkoragwo na ũtheri mũingĩ.

Ngaci ya kũruga ĩ mabata maingĩ mũno, nĩ ĩtũmĩkaga na njĩra itiganĩte, tondũ ngaci nĩyo ĩtũmĩkaga kũruga, ũngĩkorwo wĩna ihenya kana ũngĩkorwo ũtukĩrĩirwo. Ũke wakie mwaki wa ngaci irio ciaku nĩ ikũhĩa na ihenya mũno. Ikirite gũtũmĩra mariko ma ngũ, tondũ no gũkorwo kuurĩte na ngũ ciaku nĩ njigũ, ũguo kuoya ihinda rĩnene ũngĩgakia mwaki gũkira ũrĩa ũngĩtũmĩra mwaki wa ngaci. Oho mwaki wa ngaci nĩ ũtũmĩkaga na gũcinĩrĩra indo itiganĩte, ta andũ arĩa mathondekaga ngari. Ngari ĩngĩkorwo ĩthũkĩire ona ithaka-inĩ kana kũndũ ĩtangĩhota gwĩkinyia, mũtũngi ũcio nĩ ũkuĩkaga na ihenya na ũgakora nĩ mathiĩ namateithĩrĩria mũndũ ũrĩa ũthũkĩirwo nĩ ngari e kũndũ kũraihu.

icigo nyingĩ kaingĩ andũ matengagĩrĩra kũruta kũhũthĩra gĩcunjĩ kĩa nguo, rĩrĩa mekũruta thaburia mwaki-inĩ, tondũ matiho nĩ makoragwo mahinyĩrĩrĩkĩire kuona atĩ matirĩ na ũhoti wa kũgũra indo iria cikoragwo ciorotereirio gũtengũra thaburia riko, ta thogithi cia kũharũkia moko rĩrĩa ũratengũra thaburia, na indo ingĩ cikoragwo cithondeketwo cia kũnyita thaburia nĩgetha ndũkahĩe rĩrĩa ũkũmĩiga thĩ, ũguo icunjĩ cia nguo nĩ cio rĩngĩ cionekaga ciĩ hakuhĩ cia gũtengũra thaburia, kũngĩ gũkĩra kũngĩgathiĩ gũkinya nĩ kũgũra indo iria cimakinyĩre.

Nĩgũkoragwo na ciama ningĩ mũno cia kũheana mbeca thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ. No niĩ mwenye, nyonaga nĩwega gũtũmĩra mbeca irĩa cikoragwo ci hakuhĩ naithuĩ. Ta mbeca ici ciokire cia atumia cia ngumbato, kuona atĩ nĩinũmbũyagia mũnini mũrĩmi mũnene ona mũrĩmi mũnyinyi na mabataro mao nĩmatũmĩkaga ma kũhinga. Ona maciaro ma mbeca icio matikoragwo marĩ igũrũ mũno. Na nĩ iheaga mũndũ ihinda rĩa kũrĩha. Kuona atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũthiaga ũgatwara kĩndũ gĩa kwĩyandĩkithia atĩ ũigana wa mbeca iria wakua. To nĩmakoragwo moĩ, na nĩmakoragwo makwĩhokeire atĩ mbeca icio wacihingia harĩa weranĩra nĩho ũgacicokeria.

Kũrĩanĩra thani ĩmwe na ngui ti wega, na no menererie gĩko kĩu tondũ ngui ririkana nĩcithiaga nakũu nja na igatanga ikarĩa indo njũru, ona ta cioro nĩ ithiaga ikaumbũria na ikarĩa, ikarĩa indo mbuthu, nyama njũru. Ũgacoka ũgoka mũciĩ mũkarĩanĩra nacio, thĩiniĩ wa kũrĩanĩra, mata macio no makorwo makuĩte njamithi njũrũ, iria cigũkũgwatia morimũ matiganĩte, mũno makĩria. Ũguo nĩ ingĩmenereria gĩko kĩu mũno. Na njĩre andũ atĩ matiganagĩre kũrĩanagĩra na ngui ona kana thani iria ngui irarĩĩra, matige gĩthambia hamwe na iria o enyewe marathambĩria ciao, na cio ngui mathambagie na thabuni mũingĩ na maaĩ mahiũ nĩ getha onao matikegwatíĩe mĩrimũ ĩrĩa ĩngiumana na kũrehũo nĩ ngui.

ĩĩ nĩ ũndũ mwega gwĩthamba magũrũ, tondũ ũngĩthiĩ ũrĩrĩ kana ũthiĩ toro, ũtakomete, rũkũngũ kana gĩko nĩ kĩgucagĩríĩia indo nyingĩ mũno ta ndaa, ona thuya, na thuya icio irehagĩra andũ ndutu. Na ũkona atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũratuĩka wa kũrehe ndaa, ona cio, ũgima waku wamwĩrĩ nĩ ũkũhinyĩrĩrĩka, tondũ wona ciakũrĩa, thakame mũragayana na nyamũ icio ta ndaa. Ũguo nĩ wega gwithambaga mũndũ agĩkoma tondũ ona ndutu itingĩkũria thĩiniĩ wa ũrĩrĩ waku. Ona homa no ĩkũnyite nĩ ũndũ wa rũkũngũ, tondũ wakoma ũrĩrĩ ũtethambĩte, rũkũngũ rũu rũtahagwo nĩ mĩrĩngĩti. Ũgacoka ũkonaga o kĩroko o kĩroko ũrokĩra ũhinganĩte maniũrũ, na noĩkũrehere mĩrimũ ĩtiganĩte ta ya kũremwo nĩ kũhuhia.

Nĩ kwamba kũrora mbiacara ĩrĩa ndĩrenda kũiga na mbeca icio ndĩigĩire kana icio honoketie, kana nĩ ĩkũndehera maciaro mega, kana nĩ ũgũtũma njoke mũhuko wa kuongerera. Okorwo nĩ ĩkũndehera bainda njega hau nĩho nguoya ikinya rĩa gũtũmĩra mbeca icio tondũ nĩ ndĩramenya mbiacara ĩyo nĩ ĩkũrehe mbeca, na nĩ ngũhota kwĩigĩra ingĩ na nyongerere kana nyandandũre mbiacara yakwa, kũringana na mbeca iria ndĩrĩ nacio.

Ingĩmeera matwarage ngari matarĩ arĩu, magacoka ngari ciao ciikarage ikĩroragwo kaingĩ kaingĩ kana nĩ ikinyanĩire ikĩro. Makaroragĩrwo mburĩki cia ngari ciao, makaroragĩrwo indo ciothe okorwo nĩ maguta, angĩkorwo kwĩna indo njohoku makanyitanyitagĩrio, okorwo nĩ kĩbara onakĩo gĩkanyitanyitwo, no ona kĩngĩkorwo gĩkĩnyitu mũno gĩ kĩũmũ kĩregaregerio hanini na nĩ getha ona mũtwarithĩrie wa ngari ũkorwo wĩ mũhũthũ. Macoke agĩkorwo nĩ mũndũ wa gũtwara ngari kũraihu mũno ndagathiage e wika, athiage na ndereba ũngĩ, nĩgetha wona atwarithia ngari, gũcoka ngari ĩgacoka na mũndũ ũngĩ, nake akona kahinda ga gũkoma. Tondũ ngari, mĩnoga, orona toro nĩ ĩcũngagĩrĩria rĩngĩ ndereba kũrehe ma accident barabara-inĩ.

Gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa kĩrehaga mwaki thĩinĩ wa mĩciĩ itũ nĩ thitima. Thitima ĩngĩkorwo ĩna mwaki mũingĩ nĩ ĩcũngagĩrĩria kũrehe mwaki rĩrĩa waya ciahutania negatuĩka ya kũrehe mwaki. Gĩtũmi gĩa keerĩ nĩ mucumaa. Mũcumaa thitima cingĩũra nĩ tũteng'eragĩra kũgũra mũcumaa, ũkona mũndũ nĩ agwatia mũcumaa wake, akawĩiga hakuhĩ na nguo, ĩgatuĩka ya ya kũnyita mwaki mũndũ atakũmenya. Ũcio ũngĩ wa gatatũ nĩ thigara. Thigara nĩ ũkoraga mũndũ nĩ anyua thigara arĩ nyũmba, wona hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ kũruta rabuta, ĩgaitĩkĩra gĩtĩ gĩake. Mwaki ũcio ũthiaga ũgĩthegeaga kahora kahora no kona nĩ watuthũra mĩaki. Koguo nĩ twagĩrĩire twĩtheme na ũhũthĩri wa indo icio thĩinĩ wa mĩciĩ itũ.

Aingĩ a ekĩri thitima nĩ makoragwo rĩngĩ matathomete ũrĩa ũrĩa kwagĩrĩire gwĩkĩrwo thitima, merutaga hanini kana mathomaga hanini, magacoka makauga nĩ moĩ. Mĩtambo ĩrĩa matũmĩraga gwĩkĩra thitima, ĩgakorwo ĩtarĩ mĩega kana ĩgatorwo ĩna ũritũ wa gũkua mwaki ũrĩa ũrabatarana kũingĩra mĩciĩ ĩrĩa ĩratũmĩka mĩaki mĩingĩ. Ũkona waya icio nĩ ciathiĩ nĩ ciakomanĩra, ikahutania na igacũngĩrĩria kũrehe thandĩ iria icinaga mĩciĩ gũkũ mĩciĩ-inĩ.

Arĩmi rĩmwe nĩ mahinyĩrĩrĩkaga hĩndĩ ĩrĩa maragũrĩrwo indo ciao na njĩra ya gĩthukio. Ũkona agũri nĩ mathiĩ okorwo mũgũri ekĩra ikũnia riandĩkĩtwo kiro mĩrongo kenda, ukona ona mũgũri auga nĩ rĩa kiro mirongo kenda, na hindĩ ĩyo ikũnia rĩu rikoragwo rĩ inene gũkira kiro mirongo kenda. Ũguo ingĩmera atĩ matũmĩrage indo ithimi iria cionekanĩte ikinyanĩirie ikĩro , na nĩ iroragwo kaingĩ na kaingĩ itikarũgie kiro ona hanini, agĩkorwo nĩ ya kiro ninety ona kĩo gĩthimi kĩu gĩkorwo kiro mĩrongo kenda. Ũguo nĩ getha mũrĩmi akagunĩkaga na njĩra ĩyo atihe gũthiĩ hathara.

Wĩigi wa mbeca bengi-inĩ ya kũhonokia mbeca nĩ ĩrĩ na moguni matiganĩte kũrĩ mũhũri wa biacara, tondũ mbeca icio ndarakorwo nacio o mũthenya o mũthenya, na no akorwo agĩcibangĩra wega tondũ ndarĩ nacio, gũkĩra rĩrĩa ena mbeca icio ciake. Tondũ arĩcionaga onacio moko, arĩthiaga agekora nĩ ekire maũndũ ona atabangĩire, no hĩndĩ ĩrĩa aigĩte bengi-inĩ ya kũhonokia mbeca, arĩambaga kũmenya nĩkĩ areka na mbeca icio, kana mũigana wa mbeca iria araruta nĩkĩ arenda gwika nacio.

Iharo-inĩ cia ndege kũngĩgĩa na mogarũrũku, na ũkorwo nĩ ũkũharĩrĩirie thabarĩ yaku ya kũmbũka, kana gũtũmĩra ndege mũthenya ũcio, manyũmba-inĩ mao, nĩ gũkoragwo na mũndũ ũkoragwo haha mbere, ũrĩa ũtaragĩria andũ, na akamera ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mbere mbere nene ya mũira mũcekwo indo irĩa mĩhuko yanyu ĩrĩa mũrathiĩ nayo na ndege, nĩ no nginya mũgerere he mũndũ ũcio. Ũcio nĩwe ũkoragwo hau, agamũtarĩria ũrĩa kũhana, kana rĩera nĩ rĩega. No okorwo rĩera ti rĩega, kana mabũrũri marĩa mũragerera, kũngĩkorwo na ngũĩ, thabarĩ ĩyo nĩ ĩkanjagwo, na mũkerwo mwetere nginya kwagĩre. Kana kũngĩkorwo na matu, gũkorwo kwĩna mbura nene, na ndege yoneke ndĩngĩhota gũthiĩ nĩ ĩkanjagwo. Ũguo, ũcio nĩwe ũmũmenyithagia ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩiniĩ wa thabarĩ cianyu cia ndege mũtigathiĩ kuona ũgwati mwĩ rĩera-inĩ igũrũ.

Thikũ ici macukuru nĩ macenjirie mĩcemanio yao ya gwĩtaga aciari marĩ othe hamwe. Rĩu, monire nĩ wega gwĩtaga aciari moke, magetaga aciari kũringana na irathi. Magoka, o mũciari, agathi he mwarimũ na mwana wake, agatarĩrio ũrĩa mwana wake areka cukuru, nake mwana akorwo nĩkĩ kĩragiria athiĩ na mbere, na nĩkĩ angĩbatara mũciari amũgũrĩre nĩgetha ekĩrĩre mathomo make. Okorwo hena mabuku mwana arenda, nĩ eraga mwarimũ nake mwarimũ akera mũciari akĩiguagĩra. Na akorwo hena maũndũ mangĩ matarathiĩ wega, mwana arĩho gũgũtarĩria na kuuga nĩkĩ kĩngĩtũma, na nĩkĩ kĩramũcokia na thutha thĩiniĩ wa mathomo make. Ũguo kũgerera mĩcemanio ĩyo ya mwarimũ na mwana na mũciari me hamwe othe, nĩ ũteithagĩrĩra mũno kũmenya mwana ũrĩa ahana, na inyuĩ mũkamũtarĩria wega wa mathomo, na ũrĩa ekweheranĩra na mũndũ matiganĩte na gĩthomo gĩake, ona icera rĩũru.

Ndĩciteithũranaga tondũ nĩ nyendaga kũmenya biacara mbia irĩa ndaiga nacio biacara kana nĩ irahota kwĩrũgamĩrĩa, ikarũgamĩrĩra biacara ĩyo, ikerĩhĩra nyũmba ya biacara, na na igecokia. Nĩgetha hote kuona atĩ biacara ĩyo rĩ, maciaro marĩa ndĩrona kumanagia na biacara ĩyo rĩ, maigana atĩa. Tondũ, ndirĩ hĩndĩ ingĩhingũra biacara, njoke ndukanie mbeca ciothe. Hau ndigũkorwo ngĩhota ona gwĩka mathabu makwa, ma kũmenya maciaro marĩa me igũrũ, kana ma kũmenya biacara ĩno kĩrĩa ĩrarehe thutha wa indo irĩa ndĩciigĩrĩrĩire igĩcokia mbeca icio.

Kũringana na mathomo marĩa mekuo kana marĩa marathomithanio ma kĩrĩu ma gĩtekinoronjia andũ aingĩ matirabatara kwandĩkwo mawĩra nĩo mareyandĩka ma wĩra kũgerera nenda-inĩ cia thimũ ciao cia moko, ũguo rĩrĩa meyandĩka ma wĩra mabũrũri maingĩ matirahota kũmarenga mbeca na kĩgĩna kĩrĩa monaga thĩiniĩ wa igoti kũgerera kũmarenga mbeca mandĩka andũ matirakĩona ũguo nĩ maracaya, tondũ andũ aingĩ nĩ marahota kwĩrũgamĩrĩra ona kwĩyandĩka mawĩra. Ũguo maũndũ maya mokĩte kana maũgĩ marĩa mokĩte rĩu nĩ maratũma nginya acio maratũmĩra thimũ icio ciao ona angĩkorwo nĩ mabũrũri mena mabiacara mao maratwarithia nenda-inĩ cia rĩera-inĩ magathiĩ na magatuĩka akũhaka ĩndo ciao ona kana makoya mbeca ciao kũgerera kũhaka thimũ-inĩ ciao, ũguo mabũrũri magathĩĩ hathara.

Thikũ ici, andũ aingĩ nĩ maranyitwo mĩgwate, na thimũ ciao cigatuĩka nĩ kwĩyoerwo nĩ imaramari icio. Magatuĩka a kũhũragĩra andũ arĩa metainwo nao thimũ, makĩmetia mbeca nĩgetha marekererie andũ ao arĩa mamanyitĩte. Ũguo, kũgerera thimũ cia moko, nĩ iratũmĩka na njĩrairĩa itagĩrĩire. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwaigua mũndũ wanyu nĩ mũnyite mĩgwate, na ena kĩgĩna kĩrĩa marenda, andũ nĩ mathiaga makehang'ia, magatuĩka a kũrogota mbeca, magatũmĩra imaramari icio, na nĩgetha mũndũ wao atuĩke wa kũrekererio. Ũguo no njuge, ũmaramaru nĩ ũhutĩtie andũ mũno, kũgerera kũnyita andũ mĩgwate, na andũ nĩ maretigira kwaga kũhingia gĩathĩ kĩa mbeca irĩa maretio nĩgetha mũndũ wao ũrĩa ũnyitĩtwo mĩgwate ndakae kũragwo.

Nĩkũrehaga moimĩrĩra mega mũno thĩiniĩ wa mabiacara-inĩ ona makambuni-inĩ matiganĩte. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwahũrwo mbica mũrĩ hamwe nĩmũkoragwo mũrongoreirie ũndũ ũmwe, ta mũgĩkũngũĩra maumĩrĩra mega marĩa muonete kumanagia na kambũni yanyu, ũguo kũhũrwo mbica andũ nĩmakoragwo makĩyendia kĩmbiacara thĩiniĩ wa andũ na magatuĩka akũmenyeka mũno makĩria, ona agĩkorwo kwĩna andũ mataramũĩ, kũgerera gũkũngũĩra kũu na kũhũrwo kwa mbica, nĩgũtũmaga mũmenyeke na mũkona nĩ mũrona mawĩra matiganĩte kumanagia na na andũ matiganĩte arĩa mangĩenda indo ciao cigerere kambuni-inĩ icio cianyu.

Nyonaga arĩ wega kũiga mbeca ciakwa bengi, gũkĩra gũikara nacio nyũmba kana gũikara nacio oro ona thimũ-inĩ yakwa. Tondũ rĩrĩa cindaihĩrĩirie ci bengi, ndingĩtũmĩra na maũndũ marĩa itabangĩire. No hĩndĩ ĩrĩa ciĩ moko, ngũikara nacio wona ndaumagara, ndona kũndũ onokorwo ndigũgĩbangĩire, mũndũ ekoraga nĩ agũrire kĩndũ ũtabangĩire. Na ũkona mbeca icio, ũrĩa ũrabangĩire gwĩka, ndũnahota kũũhingia. Na kaingĩ na kaingĩ nyonaga arĩ wega, mũndũ kaba ũbangĩre ũndũ, na nĩgetha ũũhingie na mbeca icio, gũkĩra ũkorwo wĩna mbeca icio, nĩ ũgũkorwo na wĩitangĩku mũingĩ wa mbeca, Na ũgekora ona ũrĩa ũrabangĩte gwĩka ndũneka na mbeca icio.

Makoragwo makĩrora ũthii wa nambere ona mawonjoria marĩa makuhĩrĩirie kana marĩa marĩ kaunti-inĩ icio ta macukuru, okorwo gũtirĩ na macukuru maiganu magĩrĩire kũmongerera macukuru na nĩgetha ciana ciganĩre na cione gwa guthĩyaga gũthomithĩrio. Mathibitari-inĩ nakuo, ũkorwo gũtirĩ na ndawa mongerere ndawa na nĩgetha arwaru a ĩtũra rĩu kana kauntĩ ĩyo rĩrĩa mathĩĩ mathibitari-inĩ makona ndawa cia kũrigitwo nacio na mongerere arigitani kũu mathibitari-inĩ mau na nĩgetha gũtigakorwo kũihũrĩrĩire kana ona gũgakorwo atĩ kwĩna andũ marainũka mathondeketwo nĩ kuonania gũtiuma na ũingĩ wa arigitani tondũ nĩ anini gũkĩra arwaru arĩa marĩ kũndũ kũu.

Ingĩmahe ithatũ harĩ ithano thĩiniĩ wa motungata-inĩ mao tondũ nĩ mathikagĩrĩria mũndũ, na wamahũrĩra thimũ, magagũteithĩrĩria harĩa kwahoteka. Ningĩ motungata mao, nĩ mokire kũrehere andũ, ũhũthĩri mwega wa mbeca. Ona ũngĩkorwo na mũndũ wanyu ee hatĩka-inĩ na nĩ arabatara mbeca, kana he ũndũ ekwendaga kũgũra rĩngĩ nĩ ndawa na ndarĩ. Kũgerera mĩtambo ya Safaricom, nĩ wĩkoraga nĩ wahota kũmũteithia wĩ kũraihu, na ũkamũtũmĩra thimũ, mbeca na thimũ ĩyo yaku, na nĩgetha agahota kũhingia na kũgũra ndawa irĩa erĩtwo. Tondũ tene, mũndũ nĩ marũa mandĩkaga, na nĩ maikraga ihinda rĩnene mũno mangĩgakinyĩra mũndũ, na nĩgetha ateithĩke.

Wagĩrĩirwo nĩ kũrora bengi ĩrĩa ĩitithio-inĩ ĩtiganĩte thĩiniĩ wa kũrĩa gũkũrigicĩirie, ndũgakore nĩ bengi ĩrĩa ũrahingũra noyo tu ĩmwe na nonginya ũkĩendelee gũtungatwo nĩyo, ũthiyage nginya kuo. Wagĩrĩire kũrora kana ĩ icigo-inĩ ĩtiganĩte, ningĩ ũrore kana ũrĩ mũhũri wa biacara bengi ĩyo ũrathĩĩ kũhingũra rĩ nĩ ĩheyanaga mũtungata kũgerera thimũ-inĩ yaku? Tondũ no wĩkore ũthiĩte kũndũ kũraihu na nĩ ũrenda kũruta mbeca no ndũrĩ hakuhĩ nayo kana rĩngĩ nĩ ũtukũ nĩ mabiacara ũrenda kũrĩha mabiacara maku kana kũrĩa ngari ĩria ĩgũkuwĩire mĩrigo. Ũguo angĩkorwo no ũhote kũruta mbeca kuma bengi-inĩ yao nginya thimũ-inĩ yaku ĩyo nĩyo bengi wagĩrĩirwo kũhũthĩra. Ningĩ wĩ mũhũri wa biacara wagĩrĩirwo kũrora hĩndĩ ĩrĩa ũrenda magũkombithie mbeca rĩ maciaro mao rĩ makoragwo mahana arĩa, nĩ marĩ igũrũ hihi? Na nĩ ũkũhota kũmarĩha?

Ũngĩnyitithania bengi yaku na thimũ, kũiga mbeca nĩ ũkaragwo arĩ ũndũ mũno wa bata, tondũ nĩ ũkoraga nĩ ũrakorwo kũruta maũndũ maku mahinda marĩa maagĩrĩire ũtegũtangĩka. Tondũ rĩrĩa waiga mbeca ciaku bengi, na thimũ yaku no ũhote gũciruta bengi ciũke thimũ-inĩ yaku, ũcio nĩguo ũndũ mũnene mũno, na nĩguo ũteithagĩrĩria andũ kũruta mawĩra mao matarĩ na mĩhĩnga thimũ-inĩ ciao. Kuũguo niĩ ingĩra mũndũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraruta bengi nathimũ yaku, ũcio nĩguo mũndũ, maũndũ mau nĩmo mũndũ akoragwo agĩrĩire nĩ kũmahingia, kana mĩigĩre-inĩ yake ya mbeca.

Ĩteithagĩrĩria mũno makĩria gũcokanĩrĩria andũ, hĩndĩ ĩrĩa mĩcemanio yetanwo nĩ anene, andũ nĩ mahotaga kuga mabataro mao, maũndũ marĩa marenda mekĩrwo nĩ anene arĩa mamathurĩte ona kana ũthii wa nambere wa icigo-inĩ icio ciao. Koguo mĩcemanio ĩyo ona kana thigũkũ-ici nĩ citũmaga andũ ona mamenyane mũno makĩria na marehe mawoni matĩganĩte matĩganĩte ũrĩa marenda gwĩkĩrwo icigo-inĩ icio ciao, na nĩ atĩa mangĩenda mekĩrwo, ta wĩkĩri wa maĩ, gũthondekerwo bara, macukuru na mathibitarĩ, ona kana ciana iria ciĩna maũndũ matĩganĩte na nomonerwo handũ ha kũĩgwo. Na maragĩrie ũhoro wa ciana cia rika rĩrĩ rĩnini kumanagia na ndawa cia kũrevia methuthuragie na matige gwĩkĩrĩra mũno na merwo ũhoro wa mĩhandarati ĩyo kũmĩeherania na ciana icio ciao.

Gĩcigo-inĩ kĩa Mombatha nĩkuo kwega gwa gũtwarithĩria gatarũ gaku kũu, tondũ ona nĩ gũkoragwo na ageni aingĩ mathiĩte kwĩrorera kũu iria rĩa Indiana. Kuũguo Mambatha nĩkuo kwega tondũ ona gatarũ gaku, kwĩna wũigĩrĩrĩki mwega wa gũtwarithĩria gatarũ tondũ iria nĩ rĩnene biũ. No nĩ wagĩrĩire gwĩthema ũtwarithĩrie gatarũ gaku hũgũrũrũ-inĩ ũtegũtinda ũgĩtwarithĩria kũrĩa gatagatĩ. Tondũ makũmbĩ no moke na makũhobanĩrie na ũtuĩke wa kũruta muoyo waku.

Mbere nene etagio marũa makwonania atĩ nĩ arekire kĩgeranio gĩa kĩrathi gal Form Four, akoima hau harĩ iratathi rĩngĩ aneagwo rĩa kũihũria maũndũ make marĩtwa make ma cukuru ĩrĩa arathomaga , okorwo ena kĩbandĩ akaneana kĩbandĩ kĩu gĩake akaihũria, akarutithia kĩu gĩake akamũtigĩra karatathi kamwe nake agatigwo na karĩa ka mbere ya kĩbandĩ, agacoka akaneana, akarutithia kĩbandĩ kĩa mũciari wake akaneana kuma hau akorio kĩgerio kĩrĩa arekire gĩa Form Four rĩ arahetũkĩte atĩa nĩgetha, kĩmũhotothie gũchagũra kothi ĩrĩa egũthomera kũringana na ũrĩa arahetũkĩte kĩgerio kĩu gĩake.

Kwĩ mĩhutĩrie mĩingĩ thĩiniĩ wa nduka-inĩ rĩrĩa mũgũri aragũra indo. Kwĩ mũndũ ũhutagia akĩrora mweri ũrĩa kĩndũ kĩu kĩagĩrĩire nĩ gũthũka, kana nĩ gĩkinyĩtie matukũ makĩo ma gũthũka nĩgetha ndakagũre kĩndũ gĩ gũthi gũthũka gĩtigĩtie hanini gĩthũke. He ũngĩ ũhutagia akĩrora kiwango kĩrĩa kĩega, kana gũcagũra mbegũ ĩrĩa njega na ĩkinyanĩirie ikĩro, kana nĩ ĩgũkũra naihenya, tondũ mbegũ ikoragwo ci cia mĩthemba mĩingĩ. Kũguo mĩhutĩrie nĩ mĩingĩ, kũringana na ũrĩa mũndũ arenda.

Makoragwo magĩkenerera moimĩrĩra ma mawĩra marĩa makoragwo makĩruta. Gũkorwo nĩ makoretwo mahetũkĩte, kana ona magakinyia harĩa makoragwo maigĩte atĩ no nginya tũkinyie hau, makahakinyia. Na nĩkĩo makoragwo magĩcokeria ngatho na gũkũngũĩra mũthenya ũcio. Nĩ kuonania atĩ maũndũ marĩa muoroto wao ũrĩa makoragwo morotereire, atĩ wona tweka ũũ, nĩ tũgũkinyia harĩa. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa makinya gatũrũ kau marendekithĩtie mawĩra-inĩ mao makinyie, nĩkĩo monganaga hamwe, na magacokia ngatho magakũngũĩra na na gũtinia gwa keki.